Ũndũ wambere nĩ kwamba kũhũrĩra ndereba ũrĩa wĩna ngari ĩyo ĩratwara mũrigo nĩguo menye kana kũrĩ na thĩna angĩkorwo acemanĩtie naguo. Kũngĩkinya atĩ nĩ ngari yake ĩgĩte na thĩna na nĩ ageretie kũmĩthondeka ĩgakĩrema, rĩu no gũtũma ngari ĩngĩ, ĩthiĩ yonorie mũrigo ũcio na nĩgetha ũtũarĩrwo mũgũri wakwa. Rĩu nĩguo njoke ngĩhũrĩre mũgũri ngĩmũmenyithie mathĩna marĩa macemanirie na ngari ĩyo, na ndĩkĩmũĩre atĩ rĩu mũrigo wake ũrĩ njĩra na nĩ ũkũmũkinyĩra o ihinda rĩtarĩ kũnene mũno.

Gĩthomo kĩa intaneti nĩ gĩa bata mũno harĩ aciari na arori a ciana, mũtaratara ũyũ nĩ ũrateithĩria andũ magĩe na ũgĩ na ũmenyo, nĩ ũndũ hĩndĩ ĩrĩa mangĩona mwana ena kaũndũ atakoragwo nako tene ma kũrora o inteneti-inĩ nĩgetha mathorime ũhoro ũcio magĩe na ũhoro wa kũmenya gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma mwana eke maũndũ marĩa areka atarekaga tene, rĩu makĩmenya rĩ magakĩoya makinya marĩa magerĩire, nĩgetha ateithĩrĩrie mwana na ũhoro ũcio nĩ ũratũma ciana cigĩe na ihinda rĩa gũkũra wega onacigĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũndũ nĩ ũraikara ũkĩroraga maũndũ marĩa magerĩire na ciana ibatarĩtio nĩmo o rĩrĩa mara gĩkũra.

Mũbango ũyũ wa inua jamii nĩ wa mwanya na nĩmwega mũno makĩria, nĩũkoretwo ũgĩteithĩrĩria andũ akũrũ ona andũ arĩa mena mawathe na njĩra imwe nene mũno. Tondũ andũ aingĩ akũrũ nĩmakoragwo na mĩrimũ ĩtiganĩte ta mĩrimũ ya cukari ona mĩrimũ ya kũhaica thakame na nĩmakĩagĩrĩrwo nĩgũgĩikaraga makĩonaga mandagĩtarĩ mao nĩ ũndũ wa gũthũrimwo ũrĩa maragĩthiĩ na mbere. Rĩu mbeca ici rĩrĩa cia kĩmakinyĩra o mweri o mweri nĩ marĩhotaga gũthiĩ thibitarĩ na makahota kũrigitwo na nĩgetha mahote gũtũra miaka mĩingĩ marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia arĩkia kuoha nda, nĩakoragwo na kĩrĩgĩrĩro kĩnene, atĩ nĩagũkua mwana ũcio mĩeri kenda, thĩinĩ wa nda yake, acoke amũciare, na akĩmũrere, na akenerere kuona mwana ũcio agĩkũra, na rĩũ hindĩ ĩrĩa arĩ ihindainĩ rĩu rĩake rĩa gweterera rĩ, nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthiĩ kiriniki, ũrĩa madagĩtarĩ matuĩkaga a kũmathomithia bata wakuongithia mwana, mĩeri ĩtandatũ kuma aciarwo atakũheo kĩndũ kĩngĩ, nĩguo mwana ũcio akũre wega, arĩ na ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũbataranĩtie, na nĩgetha amũgitĩre kumana na mĩrimũ, hindĩ ĩrĩa akũmwongithia. Na mwana ũcio nĩacokaga gũkũra wega mũno na agatuĩka mwana wĩna hinya, ona nginya kũgimara gwake, nĩakoragwo e mwana mwega biũ.

Ũhoro wa kũmenyerera marĩ matũrigicĩirie nĩ wa bata mũno makĩria, tondũ nĩgũkoragwo na mawatho marĩa makoragwo maigĩtwo megiĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie nĩũndũ wa ũrĩmi. Na nĩũndũ ũcio, ta rĩu rĩrĩa andũ megũtema mĩtĩ, nĩmeragwo atĩ mũndũ atema mũtĩ ũmwe agakĩhanda mĩtĩ ĩngĩ ĩrĩ, nĩgetha mĩtĩ ndĩkahuke. Tondũ mĩtĩ ĩyo nĩ ĩtũmaga mbũra yure, ĩgakĩgucĩrĩria mbura. Na mbura ĩyo yaura, andũ nĩ mahotaga gũkorwo makĩrima na njĩra njega, magakĩrĩma irio itiganĩte thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Na ũhoro ũcio nĩ ũtũmaga kwage ng'aragu, tondũ rĩrĩa irio ciakĩrĩmwo na njĩra nene-rĩ, nĩ ũkuona atĩ irio nĩ igũkũra wega. Nao andũ nĩma kũhuna na maage gũtuĩka a kwaga kĩndũ mangĩrĩa. Ta rĩu mĩgunda yakĩgĩa na irio nyingĩ wega-rĩ, irio icio nocio ciendagio, ikendio gũkũ bũrũri-inĩ o na nja wa bũrũri. Na ũndũ ũcio ũgatũma bũrũri ũkũre. Ona gũkagia umithio mĩgũnda-inĩ. Rĩũ ningĩ, naguo bũrũri ndũngĩgĩa na ng'aragu ona hanini.

Aya nĩ andũ marĩ handũ mũgũnda -inĩ makĩruta wĩra. Maroneka atĩ kũrĩ na irio magetha gũkũ mũgũnda-inĩ ũyũ. Na rĩu macicokanĩrĩirie haha hamwe nĩgetha macithuranie. Meherie mahuti, na maige irio iria marakĩgetha, handũ hamwe. Tondũ, mahuti maya hihi nomateithĩrĩrie kũheo mahiũ ta ng'ombe ũgwo kana mbũri. Na nĩkĩo rĩu mamaigĩte hamwe. Na irio iria marakĩruta kuo okorwo nĩ mboco rĩ, magacokanĩrĩria nĩgetha marĩkia ũgwo, mainũkie indo iria makũgethaga. Namo mahuti, macihe mahiũ mao na nĩgetha magĩtuĩke a kuona umithio ũrĩmi-inĩ wao.

Hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura nene mũno, nginya ĩgakĩra, nĩkũgĩaga na mĩihũro, njũĩ cigakĩihũra na cikauna, maĩ makaraha kũndũ gũtiganĩte, mĩcinĩ ya andũ, mabarabarainĩ, na rĩũ ũndũ ũyũ nĩũcungagĩrĩria kũhingwo gwa cukuru na ihenya, tondũ ũkoragwo wĩ ũgwati mũnene mũno, ona ciana citingĩhota gũthiĩ cukuru, tondũ wa mĩihũro ĩno. No rĩũ ũndũ ũyũ naguo nĩũhutagia andũ na njĩra nene, tondũ rĩũ ciana ciakara mĩciĩinĩ rĩ, na gũtirĩ ũndũ ireka, kũrĩ tũirĩtu tũnini tũingĩragwo nĩ meciria moru, na tũgatuĩka twa kuoha nda tũrĩ o tũnini. Rĩũ ningĩ natuo tũmĩana rĩ, nĩũndũ wa gũikara ũguo matarĩ ũndũ mareka, kũrĩ magwĩciria kũhũthĩra ndawa, ona bangi, rĩũ ningĩ gũkagĩa na ũhagũku wa ũgitĩri, tondũ ciana ici no ciumagare, na cituĩke cia kũambĩrĩria wiici mũnini mũnini, ĩ magakĩoyaga tũindo tũnini, narĩũ ũndũ ũyũ nĩũhutagia mũno andũ tondũ ti wendi wao ciana gũkorwo ciĩ mũciĩ, no ũndũ tu wa mũiũro wa maĩ.

Mbembe rĩrĩa ciarĩkia gũkũra mĩgũnda-inĩ itũ, nĩkũgethwo cigethagwo, na rĩngĩ nĩũkoraga rĩmwe nĩ kũraura, cigakĩgethwo na ihenya, ona citomĩte wega biũ. Rĩu rĩ, cirutagwo makoni, no citirutagwo mothe. Mamwe magatigio, mũndũ agacoka agathiĩ agĩciohagĩrĩra handũ, mũkanda-inĩ na makoni macio. Ũndũ atĩ kũngiura citingiũrĩrwo, nĩgetha cigĩthiĩ na mbere na kũma wega. Tondũ cingĩrekwo cikare mĩgũnda-inĩ na nĩkũraura rĩ, nĩgũbutha i gũbutha, na mũrĩmi ndarĩ hindĩ angĩtuĩka wa kuona umithio. Tondũ cia gĩbutha, no hathara agũthiĩ, na ndagũteithĩka. Na nĩkĩo, nĩciagĩrĩire nĩgũkĩmenyererwo, na ciaigwo o harĩa mũkanda-inĩ wega rĩ, ciũmaga biũ, cigacoka ikarutwo, igagĩthandũrwo, na andũ magakĩonera umithio, harĩ ũrĩmi wao wa mbembe.

Aya nĩ andũ marĩ wĩra-inĩ wao, wa gũtega thamaki kũrĩa iriya-inĩ, rĩu marutaga wĩra ũyũ, marĩkia gũtega thamaki ciao, mathiaga thoko gũciendia, nacio-rĩ, nĩ igũragwo na njĩra njega, tondũ thamaki nĩ ciendetwo mũno, nĩ ũndũ nĩ irĩ kĩguni thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, na kwoguo aya nĩ makenagĩrĩra wĩra ũyũ, tondũ nĩ wĩra ũrĩ umithio na njĩra nene, thamaki ici rĩu rĩrĩa cia rĩkio kwendio, nĩ ciendagĩo na thogora mwega, tondũ nacio andũ nĩ mendete mũno gũciria, ona ningĩ ciĩ cama mũno, kwoguo aya nĩ makenagĩrĩra wĩra wao, tondũ nĩ ũrĩ umithio, nĩ monaga ũteithio wao wakĩmũthenya, ona makahota kũrũgamia bamĩrĩ ciao, makĩruta wĩra ũyũ wa ũtegi wa thamaki.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe cia iria, na rĩu mũrĩmi ũyũ nĩ acithondekeire na njĩra nene mũno, we nĩ aroneka nĩ mũtaramu wa ng'ombe iciĩ, tondũ ũrĩa acibangĩte na agacithondekera-rĩ, nĩ ũhoro mũthaka mũno makĩria, rĩu aroneka atĩ we nĩ arĩ kĩyo, gĩa kũmenya ũrĩa ng'ombe ĩbatie gũikara, na nĩgeha imũhe umithio na njĩra njega, na nĩkĩo erutanagĩria, agagĩka maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, agathondekera ng'ombe ciake na njĩra ya mwanya, ũndũ atĩ ngombe icio cigaikara ci njega na igaikara kũndũ kwega ona nginya gũtheru, na nĩ ngombe igũbatara gũkorwo atĩ nĩ iramũhe umithio na njĩra nene, na nĩkĩo nake, no nginya acimenyerere, nĩguo imũhe umithio mwega.

Ũrĩmĩ wa macani nĩ wabata mũno makĩria, tondũ nĩ ũrĩ ũmithio mwega mũno. Rĩrĩa mũndũ ahanda macani make, agakĩmathondeka na njĩra njega, akamahe thumu wa kũigana, ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga agĩe na magetha mega, na rĩrĩa agũthiĩ agatua macani make rĩ, nĩmagĩkoragwo makũrĩte na njĩra njega, agakĩhota kũmatua, nacio kiro ciake cigathiĩ ciongererekete, iria aragĩtua, na mũthiainĩ rĩ, nĩeyonagĩra umithio mwega, tondũ nĩacokaga kũrĩhwo, bonathi, ĩrĩa ĩmũkenagia mũno makĩria, na ĩgatũma erutanĩrie, na gwĩkĩrĩra kĩo, ũrĩminĩ wake wa macani.

Ũhoro ũrĩa wĩigĩtwe mbere ngathĩti-inĩ ya ũmũthĩ, nĩ ũhoro wa mahoya, marĩa matabanagio bunge-inĩ o mwaka rita rĩmwe, rĩu nĩ tũrakĩona ambunge macemanĩtie, o hamwe na mũtongoria wa bũrũri, na mũnini wake, na mahoya macio nĩ magĩthire na mbere wega mũno, nĩ kũronania ambunge magĩgĩtongoria mahoya, na mahoya na njĩra ya mwanya, na njĩra njega mũno makĩria, rĩu ningĩ tũkona mũtongoria wa bũrũri, hamwe na mũnini wake makĩhoya ũrekeri kũma kũrĩ mbeũ njĩthĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mbeũ njĩthĩ ĩkoretwo ĩkĩgerera gũkũ bũrũri-inĩ, na ũndũ ũcio nĩ wa bata, ona nĩ wamwanya mũno, tondũ nĩ tuonire atongoria aitũ, ũrĩa merutanĩirie na matuĩka a kũhoera bũrũri witũ, nake Ngai witu noakĩigwĩte mahoya maitũ.

Thikũ ici andũ matirahũthĩra ngathĩti ta tene ũrĩa ciagũragwo andũ magagĩthoma, nĩgetha meigwĩre mohoro matiganĩte, andũ ethĩ kaingĩ marahũthĩra nenda cia ũkinyanĩria, gũkorwo magĩthoma mohoro, magĩkĩmenya marĩa marathiĩ na mbere matũra-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ, ona nja wa bũrũri, rĩu ũgakora atĩ ngathĩti, itirahũthĩka ta tene ũrĩa andũ magũraga na njĩra nene, andũ kaingĩ rĩu mathiĩte kwĩyonera mohoro kũhetũkĩra nenda cia ũkinyanĩria.